Ore entoki nagira aasa tene naa nchere etii orbaribara ogirae apik ormaram aitoki ailepunyie peyie meitoki enkare atumoki ataara neaku orbaribara epikitae ormaram.

Ee kadamu enkolong nataasa ena siai naa ekishoita aitembea ake nenya yiook enkolong oleng mpaka naa nikijo ntoo mairopijie ilukuny . niaku Ina naa peyie ataasa ena siai.

Ore embae naitiship tene naa ormarei tenetoni tenebo ,nitoki sii aaku egira ake aisho atum irnganayio looseseni lenye peyie petumoki anoto eishoi e metabaiki .

Aa aisidai nai ake teniyiolou esiaai enkare tenakata. Peenelo ake orkekun litijinga enkare ashu peeta oltungani liyieu nitumoki aiokoa naa itumoki inakata ,itaarianaka esiaai enkare .Neku kasidai nai ena pi teneeku keyiolo oltungani esiaai enkare.

Aa ore nai eninko tenisum oltungani tene weuei naa ijoki ake meshomo e citizen nelo log in ashu tenemeeta account create nelo ewuei e services nelo ,nirony ewueji taata naji business extension services arashu ewuei e biashara nairigisteyieki biashara .nitumoki nai airegistayie biashara ,ninchooyo inkarn Ina biashara ino , ewuei nimanya , ntokitin naijo nejia address aa nitumoki naa airigista

Ore entoki nagira aasa tene naa nchere adolita irpaek aa ninche egirai aakes tenewueji aitayu ipaek peyie etumokini aashomoita aidong'o aitayunyie enkurma ashu eyieri ake nijia aitaa orkeseri.

Ore enikoni tenetumi ena daa naa nchere aiun nitumoki aipalilia, nitumoki aing'ura, niosh olchani mitoki inkurt aanya nintoki sii aisho enkare, neuku naa impuka naidimayu naai pee iteruni aakes, aitumia.

Ore ena naa entoki naji carrot naa keuni ake toolchamba. Nintalamlam petumoki anoto embulumoto nafasi nabulunyie amu atu enkop naa ninche etii naa kisidai tendaa amu kesidan tesiai e sight oonkonyek.

ene tipat ena siai oo nkishu ekule amu itumie kule, naa nidim aitumia tenkang' ino ,nintoki sii atumie kuna nimir naaji amiraki, iltunganak le kule, naaji oota, impisai neeku ene tipat.

uh, ore entoki nadamu tenadol enkuruwe naa inkiri enye amuu kemiritae sininche tenakata ketii naa iltung'anak oitumia nana kiri enye nejitoi ninche sidan alang'u tenakata nkiri ontokin nijo nkishu amu ketii inche category onkiri naiborr.

Aa adolita oldakitari, oldakitari loo nkishu eeta enkiteng' nabakita neeku eketabaa neeku egira tenakata eripata egira aitoki arip ewuei nai netabaa .

Ee kadamu enkolong natelepuo kule niput orpira ee naji. Naa ore apa sababu naa kegira inakata amiraki kule dairy pee kitum impisai niaku Ina apa sababu naa natipikie kule orpira naji .

Ore pibelekenya ena bae oleng te nkopang amu tenaa esiaai ewokunoto enkare ekuna lakutani naa kenotoki isilankeni .indimi si atum oltinka laa teneoshi enkare nebau enkare mpeuti neaku mookire tenakata eitumiay ena siai enapakata enkare toltarakita .niaku ninye nayawua enkibelekenyata tenakata

Ore nai eninko teninya naa idumu ake nisuj .ore pindip aisuja ,mintayu olchoni ele polepole ,ninya naa ,ninya enankae toki natungwayioki kake tenebaya taa ewueji netii organayioy niminya organayioy.

Ore eng'eno niyu naaji teinewueji naa eng'eno aka e tenakata oo swam. Neisulaki Kuna kishu e kulle, neaku inaaji entoki nayiolou, entoki naji dairy farming, naa ninye naaji ias naa Kuna kishu e kule pee itumoki naa atalepo ,niramat, amu Ina kata kincho kule kumok, teniyolou enking'urata enye.

Ore eramatare oonkinejik aa ninche taa Kuna naa keramati tenkop Ang kumok tenkaraki kishoru kesapuk enkop ,niaku keramat irparakuo le nkop Ang ntare te nkumoyu

AAA ore ena naa emashini nalepieki oshi inkishu kake Kuna kishu e dairy Kuna oshi napiki olale nitoti ake tine nepuo ninche ee nkishu ekule. Neku Ina mashini enye ena naa ninye oshi elepieki .neaku ninye naa

Enetipat ena te murua natii tena kata amu kebulu enkerai eyiolo naai namna nalepishoreki neyiolo naai enkotoi naimi peelepishoi arashu nasuji aa enkosujata taa oo nkishu orki niyielie eilata nisuj inkaik inonok neeku kebulu enkerai eyiolo Ilo pukuniei .

Ene tipat ena bae ene nkiremore neisulaki enoo nkwashen amu ninche taa Kuna amu en'daa. Naa enkidim naji ateyieraki Tina sana ninya nintoki sii aaku aitum mpisai teniya osokoni ala amir . Neeku eeketa faida pokirare toltungani naji otuno

Ore naai eninnko teniisum oltung'ani tene naa akaiutaa, iutaki tanakata ajoki ore kuna naa mpuka empukunoto entoki najo spinach oo sukuma, niutaki naai eneba inaalid pee etumoki atimira ena uni ena kong'wan ore naai kuna naa mpisai esiana naje niutaki naai enikuni sii ake piibung' neeku kees naake ilo kasi.

Ore nai entoki nadamu tena siai naa nchere kadamu kwansa ajo etataana enchan . Niaku naa niteru alenoo nchambai lenye amu enchan natataana. Ore sii enkae, kegira iltunganak aijipanga peyie petumoki aaku keeta ninye en'daa naji natumoki aitumia toonkolongi napuonu .

Aa ore nai entoki nagira aasa tene wueji nas nchere naa olchamba egirae aibelekeny inkulukuok petumokini naa atipik en'daa . niaku enkiremore etiiki olchamba tene wueji .